Andũ mahandaga mbembe thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa. Mbembe nĩ ciũĩkaine nĩ kũhe mũndũ hinya wa mwĩrĩ. Ningĩ nĩ mahandaga mboco, mboco iria iteithagia mwĩrĩ gũkũra, mũno mũno ciana nini. Irio ingĩ ihandagwo mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa nĩ nyeni. Nyeni nacio iteithagia mũndũ gwĩtiria mĩrimũ. Ningĩ nyeni nĩ ciongagĩrĩra thakame thĩiniĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ. Irio ingĩ ikũragio gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ makondo. Makondo namo nĩ maheaga mũndũ hinya wa meciria na makarigĩrĩria mĩrimũ.

Mboco nĩciagagĩrĩra mũno gĩcigoinĩ gĩakwa tondũ itibataraga mbũra nene angĩkorwo nĩkwaurire mboco ciĩ nini citigũ batara mbura ĩngĩ nene atĩ nĩguo cikũre koguo andũ a rũrĩrĩ rwakwa nĩmahandaga mũthemba wa mboco mũno, ningĩ mũthemba wa ndengũ nĩũhandawo thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa ndengũ nĩciagagĩrĩra mũno kũndũ kũmũ koguo rĩrĩa tuona gwĩ kũmũ tuhandaga ndengũ.

Ndigagĩrĩra atĩ nĩ ndahũrĩra mũrata ũmwe wakwa thimũ oro mũthenya. Ona ingĩkorwo ndĩna mĩhang'o ya mbiacara na wĩra wakwa kũrĩa nyandĩkĩtwo, nĩ ndigagĩrĩra atĩ hwaĩ-ní, nĩ ndamũhũrĩra thimũ. Ningĩ gwake kũngĩkorwo kwĩna ũndũ ta mathiko, kana rũracio, kana ũhiki, ndigagĩrĩra atĩ nĩ ndathiĩ. Hoyaga rũtha wĩra-inĩ na ngathiĩ thĩinĩ wa mũciĩ wake. Nĩũndũ wa ũndũ ũyũ, arata akwa matiiguaga atĩ nĩ matiganĩirio.

Ĩĩ, nĩ tũhandaga mbembe tĩĩri-inĩ wa mũthanga, rĩrĩa kwaura, mũthanga nĩ wĩihũgaga na nĩguo tũhandaga mbembe ici. Nĩguo rĩrĩa rĩua rĩara ,na mũthanga waũmagara, mbembe igakorwo igĩkũra. Ningĩ kũndũ kũrĩa gũkoragwo na mũthanga, nĩ gũkoragwo na rĩua mũno, na mbembe nĩ ihotaga gũkura narua. Rĩrĩa ũhandĩte mbembe kũndũ kwũna rugarĩ mũno, ikũraga narua mũno ta mĩeri ĩtatũ kana ĩna na tũkaigetha.

Andũ aingĩ thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa mahandaga macani. Ũũ nĩ tondũ macani nĩ mabataraga maaĩ maingi magĩkũra, na ningĩ, gĩcigo gĩakwa kĩriganĩtie na mũtitũ, kũoguo nĩ kuuraga mũno, na macani makahota gũkũra wega. Nĩũndu wa mbura ĩno kwĩingĩha, macani nĩ maumagĩra wega. Macani matuagwo oro mũthenya, na ukĩrikia gũtua macani mũgũnda-inĩ ũmwe, makoragwo maumĩrĩte mũgũnda-inĩ ũyũ ũngĩ, na ũgathiĩ nambere na kumatua.

Nyendete ũrĩmi wa macani, tondũ nĩ ũheaga mũndũ faida nene. Macani matuagwo o mũthenya, na rĩrĩa wa thiĩ gũtua macani o na korwo nĩ kwa mũndũ ũngĩ, nĩ ũrĩhagwo. No kahũa, gatuagwo mĩeri ta erĩ thĩinĩ wa mwaka gagathira. Ningĩ, macani matirĩ wĩra mũingĩ. Matibataraga kũhuhĩrwo atĩ nĩguo matigakorwo na igunyũ. No kahũa nĩ gabataraga kũhuhĩrwo nĩguo gatikarĩo nĩ igunyũ. Na ndawa ici cia kũhuhĩra kahũa ciĩ goro mũno, kwoguo mũrĩmi agathiĩ hathara.

Atongoria a mũng'ethanĩro nĩ megũthiĩte kũhũra kambĩni gĩcigo-inĩ kĩa mũhuro wa Kenya, ũndũ ũrĩa ũkũmithĩtio nĩ mũtongoria wa bũrũri wa Kenya William Ruto mũno, nĩ tondũ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩrũmbũyania na ũthii wa nambere wa Kenya gũkĩra gwĩka kambĩni kwa ihinda rĩrĩ, mũtongoria wa bũrũri nĩ ongereire atĩ, atongoria a mũng'etanĩro maratũmĩra mbeca cia mũingĩ ũru, gwĩka kambĩni handũ ha gũcionjorithia thĩinĩ wa Kenya.

Maũtungata ma thibitarĩ cia andũ kĩũmbe nĩ mabacĩrĩre gũkĩra thibitarĩ-inĩ cia thirikari. Ũũ nĩ tondũ, rĩmwe thibitarĩ cia thirikari itikoragwo na ndawa ciothe. Kũoguo arũaru magathĩnĩka, kana ũkaheo ndawa o iria ciĩkuo. No rĩrĩa wathiĩ thibitarĩ-inĩ cia andũ kĩũmbe, ndawa nĩ kũgũra ũgũraga kũoguo onakorwo ũgũbarataga ndawa ya goro, no nginya waandĩkĩrwo nĩ ndagĩtarĩ ndawa ĩrĩa ĩgũgũteithia biũ nĩguo ũhone. Ningĩ thibitarĩ cia andũ kĩũmbe nĩ cirĩ marĩrĩ ma gĩkĩro kĩa igũrũ, kũoguo mũrũaru akoragwo emũbacĩrĩre.